Gima bire pacha kaneno gini gin jogo mochung'ne weche mag apaya, kendo ler mag apaya kaka geche ringo e ndara e yo makare. Kendo ging'iyo gigo matimre e ndara e yo makare, kendo jogo ma kalo ma riembe ng'wech airititi mokala lama. Kendo ging'iyo ma gimak kendo ma gi gi go faini, kendo ma giduog mariere maber e ndara. Kendo ging'iyo jogo marie mariembo maonge leseni. Mano e gima aneno ka timre kar kaendi, mano e gima bire pacha kaneno ma. Kendo ging'iyo weche mag apaya ka dhi, mano e gima aneno ka timre e gini.

Weche duto man gi nengo kae en tael, blada, mafuta mo mar mtoka. Kendo kang'iyo taneno kiyo, aneno dhoudi, aneno kendo oil, kendaneno tielo mag apiko ma pod nyien. Kendo aneno ot, ot be nigi nengo kar kaendi. Kopogore gi ot, taneno gigo miloso go apiko mopogore opogore. Mago e weche maneno kaendi ka nigi nengo, gik ma nigi nengo kendo kopogore gi mano to aneno chupa moting'o mauta miole apiko. Mo mar miole apiko mondo rong mayom. Magi e weche maneno kaendi man gi nengo.

Ber mar bedo jakanyo mar sacco gin, en kaka, profits miloso seche mikeno kain e sacco kanyo to inyalo holo loan saa asaya kendo inyalo law godo tiji moro kimoko kamoro for example e ohala idwa boost biasachi, idwa puro kata puothi moro idwa nyiew kata giri moro ka? iketo piny kata idwa tero nyathi e skul. Mago e moko kuom ber mar bedo jakanyo mar sacco kendo en gi ohala maber mineno gi wang, onyuolre kendo onyalo mori e yor keno ahinya. Mano egima angeyo ber mar bedo jakanyo mar sacco